Chu ko lagokab sukul che mengechen, akere ale kailach ingoroikab sukul, mi icheket kourerentos, kanamkei eunek anyun lagochoto, lagochutok ii komitoi lagok alak che kailach kitambaet eng metit, toku kole bo Islam lagochuto alake ako sainitok anyun ko saingwai ne kiurerene.

Bo kamanut koroi eng kokwenyo ngamun piik che chang koboisie simoit, simoinitok ii ko toreti piik ko ngololyo akot biik chemi oleloen ii imuchi ingololchi, imuchi kora iyokyi message ii chito ne mi ole loo, kora imuchi kora isomanee simoinito, kora imuchi ipirkei pikcha ak iyokyi chorondoguk nguni anyun kobo kamanut kot mising koroi.

Ni ko pechit nebo simoit nebo whatsapp nebo chito, mi mamanyi anyun nebo chichito online ii, tekistoni cheptonyi ing whatsapp, tebee agopo ngalekab kibindisiek cheisubi eng Television. Nguni anyun ii, ko ngoyoikto chito message ing whatsapp, kosomoni chito age ngomosto age ak komuch kowolchi kiit nemoche eng komasta niin, oleboisiotoi anyun whatsapp ii kou notok.

Chu ko muren chukokoba tum. Muren chutok anyun kobo maasai. Eng kokwenyo achek, ko murenik che kakoba tum ko namkobka koyuumgei, ak koyai boisionik cheterter anan kokuurgei ak kochesan urerioshek cheterter cheu keba logeet ak kebelge kele nome ng'o kipleng'ok chechang kosir ingo. Kounotok anyun koterter ole keyaitoi boisioni kotiegei ole bunu chito.

Ni ko tablet neboisie lagok eng sukul, tablet initok ii ko kito neboisie lagok kenetekei, karik anyun che nyoljinikei itindoi si iboisie tablet ii ko tablet inendet ii, nyolu itindoi ne kichochone tablet initok ii, kora ko nyalu itindoi sitimet si komuch kobois tablet. Ko tuguk che bo ngomnotet che suppose itindoi, ko nyolu itindoi naetab computer nyolu ko ingen computer iboisie komie ako nyolu kora ingen iboisie morikuk komie amun kitinye tablet inito sikomuch kobois.

Ni ko urerietap keteetap poskilishek. Togu werik che kete poskilishek. Kailachge anyun komie, kolach kitap metit asikorib metinyi ndawendi atkoput poskilit. Kora ikere karishek, mi tapantapan nebo barabaret, koyatyi bichutok kete poskilishek koyai urerienywa. Kibelekei anyun ako mwisho chito ne indoi konyorjingei kelchin. Kikochin zawadi chito ne indoi. Keteetap poskilishechutok, ko kokoek akenge nebo urerioshek che tesetai eng emeet.

Chu kokwonyik togu komii tuyot kwanyichuton. Karat anyun maskishek kwonyichuton kotook kole ripegei miondoab corona kaindi eunek kwai barak kwanyichuto kouni saaee ana kosamei kii eng barak. Bichuto anyun kokailach ingoroik tishatishek chekergei taguu kole bo kampunit agenge. Bichuto nguni anyun matosanai alee mwaemee amuu makasu tukuk chemwoe.

Akere kwonyik che kotebi ng'uny eng ferry. Kelachgei anyun kolach ngoroik chebo blue eng barak. Kora ko kwonyi chutok ko kobir pikchait. Boiboen kwonyi chutok, kaibor kelek oleo eng icheket. Togu kora kole ole mi kwonyi chutok ko lalang' amu kailaach ngoroik che nwoken kot mising. Bo komonut kebir selfie ak pikchaisiek nga amu imuchi iyookte iyokyi choronokuk asikoker kole kakewe ak inye ngot ilany ferry ak ko boiboitu ak ichek amu inye.

Bichu murenik somok komi kokole ketiik. Mi chito ap serikali ne tindoi ngoroikap serikali kotoreti bichutok kokol ketiik. Eng kokwenyo anyun kekole ketiik kila koroponi. Kora kekole ketiik tarik taman arawetap taman kila kenyit.